en ireyuu ogere ole chechu kominuti anan ko choton chegiguree biskiik ooh omitwogik chu kochome soiti kyaam yaan tagoo ngorngor kotindoo onyinyindo akkwonyiny kot mising koraa komotoo kiboishen biskiik chuton omun matachang rwoniik, ago motogimine soitin omuun uui mineet nyin, piskiik chu kotom keboishen en igorweek cheterter yon kimoee kigochi toek choton chetogotin anaan cheechen omuun kigiyaan kele tuguuk chuton iih ko garan, piskiik chu kotindoo komonut cheterter en borto imuche kobos sugaruk en yoon kagoba barak iih tese koraa kogimiit borto en tuguk cheterter mara yaan kagonamin mhyondo agetugul kotese kogimit borto kot mising, koraa kogigile imuche kobos muguleldo anan koganamin myondoo ab muguleldo kobose omitwogik chuton

En ireyuu okere ole ichechu ko tipik choton chetoku komii tukuk chekere ako sire kit netesetai en yuton, omuche anai ole aenge en ireyuu ko lakwetab noton nebo bolotet anan nekikoyai bolotet noton nekibore Raila Odinga. Lochuton Nii ko kikoamuan koyai kasit niton nikiboe pyelekushek akoo nkotoku en pichainiton nii komii bik chechang cheyoe kasit niton anan kikosir bik chechang kot missing koyai kasit niton ako toku kele woo yuton yuu yoen kasini. En emoni noton nebo Kenya ko kikiyan kele baaniton nibo pyelekushek ko kokoi kotindo chepkondok che chang kot missing ako kimuche kenyorune keljin nkeyai boishoniton amun kimuche kealda kioldechi kiplelachek choton kot missing che ole tukuchuton okonu rabishek che Chang kot missing.

Boishoni okere ole boishet noton nekiboe sekemi akoboishoni kobo komonut kot missing' ochome kot missing' boisioni amun momoe rabishek chechang kinam ako inyorune keljin kot missing' koron kesich rabinik anan koron kabit kumik ak ialde , chu okereen yu okere ole baetab kumik nebo kasari mau ni kibo keny nikikiboishen maat kibokenomen anan bokiomu sekemik , koraa boisioni ochome kot missing' amun kasari kokokoit , ngoroik chekiloche si maamin sekemik, boishoniton komoe iyai en elemi taptok anan en elemi minutik choton chechang sikobit konyorunen keljin sekemik eleibunen tukukwak elenyokochoben ii kumik kou yu okere en yuton kokokinde moingonik chuto chubo kumik

Boishoni ogere ole boishet noton ne kinogoo beek minutik oo boishoni ko kikowalak kot missing kongeten keny amun keny kokimo kiboishen jericanishek kinogen beek minutik kitam ke kegerere beek kongeten oinet konyogoba imbaronok. En ireyu ogere ole koboishen lakwani jericanit konaga beek tuguk choton che kakimin en yuu en keregushek choton chemii yuu ago kikowalak koraa amun kikimine en mbar komie minutik, koraa ogere ole kokimichi tuguchu kot noton ne kikitech komie ako ako kikowalak kot missing amun imbaret nebo keny kemichin en ole mii asista ole mii tuguk che terter mokimichin en kot ole tere tuguk cheuu taritik ak tuguk che terter

en ireyuu ogere ole ichechu ko sobibuuk, kegere sobibuuk chon cheterter onyiny kot mising sobibuuk chu, sikyaam sobibuuk komoe kebut en imbaar kotagokoron anna kotom kobeni ago ngobeni sobibuuk chu komuche koyachegitun kotkomoginde oleyooton, sigekonor sobibuuk konyolu frigit noton negaitit kot mising sigobuur kogoroon anan simosomigitun konunyoo omuun ndonundos sobibuuk ko karoon kosomis ak koroon kogamindelegitun kochom maiyweek ago tuguk chuto iih kotom kechoben maiyweek kotom kegonyee bagotar betushek osiginde yoton ketyechatyech ak kechoben koek maiyweek noton iih konyole keriib yoton en olegaitit ak kinde kogoron tugul maat ketesta choton che somis omuun isomise alaak.

Boisioni okere ole boisiet noton ih nebo kinet anan kabitet noton nebo nyanyik en yuton ih okere ole kochurchi anan kanam chii nyanyat noton netogoming'in nekokoyam kisipto kobakemin kotok kele nyanyik chuton ih bokomine mbaret noton neoo kobo komonut kot missing en kokwet amun imuche kokochi chitugul kasisiek anan kogochi biik ab kokwet kasisiek kobakemin nyanyik chuton ih ak in yon kisemberi kotindoo kasit noton nebo semberet. Kora kobo komunut boisioni amun yan kakesir biik choton chesemberisie ko yebata anan yon kokorurio after arowek arowek choton kimuche kialda akesich chepkondok chechang kot misssing ako toreti kokwet akot kisomesanen look rapisiekab sukul ak tuguk cheterter

en ireyu ogere ole inoni koo kompunit anan ko yoton oleginyoen choton chetindoo koimutik en borweek kwaak, en ireyuu ogeree ole ireyuu ko yoton komii olimboo lamu olemii kompunit niton, kotoreti biik kot mising oliton yon kimoee keweek chito negigowalak kobwotutik kyiik, koraaa ogere ole kompunit niton iih kogikotuyoo ak kompunit noton negibore red cross kotoret bichuton en komoswek cheteer ak koweek icheek kobwo yoton kogoronegitun, koraa imuche kotoret kompunit niton iih biik choton chegigoboisheen kerichek choton chesomis kouu pangiik iiih anan chegigoboisheen maiywek koegeny ago kigonaita, kitoreti en yuton iih kobagakta maiyweek ak kengololchin ak ketoreti koraa kigochin kasisyeek cheterter chetun kotoretengee yemanda en yuton

En olinyon Nii ko kikobunchi komonut keyai boishoniton, boishet noton nebo kemin kirindila. Korotwek chuton nii ko kikobunchi kemin en oliton amun kikosich mungaret neo kot missing ako tindo chepkondok ngemin lokoek chuton en olinyon ko kikoamua bik chechang komin kirindila ichuton amun tindo chepkondok kosir tukuk alak cheu pandek anan ko chaik. Koraa motin ko kamin bikab kokwet akwoldo lokoek chuton komuche Koraa kwame icheket anan koboishen icheket kwam ako tindo tukuk cheterter anan tindo tukuk chebo komonut cheterter inkiam lokoek chuton nii komuche Kobos miondo noton nekibore Asma anan miondo noton yonitindoi nebo teket kotoreti kot missing amun tindo onyinyindo neter kosir lokoek alak noton nechomu kongwa komindilil ako toreti noton.

Kit noton ne okere kotesetai en yuu okere boyot nemii imbar akwokere ole mii tukuk chebute ako minutyo niton nii okere en yuu ko noton nongen ole kikuren en emoni bo Kenya miraa. Minutyoniton ko kikotoret bik choton chebo emoni bo Kenya en chepkondok ako mii bik cheboishen minutyoniton en tukuk cheterter. Sikeyai boishoni ko nyolu ko kirimin tukuchuton ako ibee orowek chechang sikai korut tukuk chuton sinam iput ak ialde, Koraa siput tukuchuton konyolu ko kirinai Ile kipute en orowek chetyan sinam ichoboke inome inokoi beek sikai kosich taptok anan sokek choton chengorgor chekorun kebute amun nyolu kebut sokek chengorgor en miraa chuton sikorun kioldo amun bik alak kwome miraa ichuton nii kotokongorgor sokek amun koron kou noton, bo komonut kou noton nii.

boishoni ogere en ireyuu ogere ole boisheet noton neginete biik agobo komonut ab boorto anan komonut nemii kochomegee boort, en niton iih ogere ole mii koriik bataai ireyuu nemuche kononi koyoton olegipimonen biik choton chetindoo myondoo keswa kotitindoii myondo noton negiguren anan human immunodeficiency virus, bokomonut boishoni omuun igochin komonguneet biik ak kobo kiit netesetai, koraa boisheet nogere en yuu komuche koo biik choton cheyoee kasiit en yuu koganyor kasit neboo kongolochi bichu ak kotoret icheek en kii agetugul netesetai en sobeet nywaan.

en ireyuu ogere ole ichechu ko masaek agotugunen niton iih en olegalaktagee, ogere ole kamaa niton kogalach ngatonok en katit ak alalk chegaraten gee ooh niton iih kotom kochome masaek koyai kouu niton, sigoboor kimila nenywanet iih negigotestai koboch keny agoi inguni kotesen tai, koyaai kouu niton iih koboruu kole icheget kokigotesen taii ago chome mila nenywanet ago kii koboruu kole kele kandoinatet nemii barak en icheget en ngalek chuton chegibo keny, koraa komuche koisuanik kamat niton iih konaisi kolakwatnyin ogere mii yuton agotestai boishoniton agoi betushek alak.

en ireyuu kochang tuguk chebo komonut kot mising omun ogere en ireyuu, ogere ole koimutik ak kororonindo chenyoruu emooni en kasarii ago terter kotiyengee en emet noton nemii chii agomuchegee emoonoton en tuguk choton cheyoe ak teset ab tai noton nebo soet, kiit ndogere nebo komonut en yuu, netai ko kororindo ab porto noton ko health amun toreti komii komyee chitugul ak komii kotesetai kasisyeek chwaak komyee, nebo oeng konyolu kogigobosok rubeet iih ak seretet en emet, somok koraa konyolu komii tuguk cheome biik anan beek iih ak omitwogik nyolu kogigonai biik kotindoo biik kole nyolu kotindoo imandaa ab kipkosobe en emet nywaan

en ireyuu ogere ole miten ko bagit noton negoboisyeen en kila ak kila kimuche keboisyeen keibeen tuguk cheterter kiit agetugul noton neboisheen konde chito, tuguk chuton komii koterter kouu niton iih komii ko bagit nemingin negindoo batai, miten koraa kobagit neoo negindoo ngoroik chechang ooh imuche koraa kinde tuguk cheterter, koraa komiten chemengech chemuche koiboot chii ak eeut komii chemuche kinde cheuu simoishek anan koo tuguk choton chebo kasari kogararan niton noton nochome kouu niton nemii pichait niih amuun toreti konde tuguk choton chechang iih ago omuche alaat en noton olomii omunun omuche onde batai ago roisi kebendaat ak niton, karaan neuu jiton omun meimegee kot mising indoii batai ago monyigisitu kosiir iibote ak eeut anan inde ichutote.

En yuton ih okere ole noniton togu en pichait niton ih ko kit noton nekikuren simoit ako en biik chechang kikotoret elewoo simoit niton ako tesetaa kotoreti kora. Simoit ni kokiboisien biik choton chetokolagok kot missing motengen biik cheechen ako chekikoboisien ih kolenen tindoo komonut en sobetnywan amun kou lagok choton chebo sugul komuche koboisien kosomanen akoyaen tuguk cheterter en sugul. Kora tindoo komonut simoit nebo imuche ibirtoen anan inyorunen chito nemii anan yeloo iboisien simoit niton. Ngandan tindoo komut kororonindo simoit niton ih kotindoo kora somisindo anan tuguk chekikoyachen akobo simoit niton amun simoit ni komatakaran kora en kororonindo nebo borto nebo kipkosobe amun imuche kobois en olemonyolunot ndonyoru chito nemonoto

Boishoni okere en yuton nii okere Ile mii chii noton nekobur en ngechiret omii takitari noton nekotonon, toku kele chichiton ko kokirute otoku kele mii kit nemii eut nechilchile niton koboru kele ikoito korotik en yuton, ako toku kele Chang bik Koraa chemiten yuton kokoito korotik otoku kele bichuton ko kisir sirkali koyai kasit niton. Tinye komonut chechang kasit niton en bik chenekiten okinyee anan bik yon imoche itoret bik alak, omunee itoretii bik kii imuche itoret bik chemotindo anan chemii ngwony korotik en bortonywan amun kimuche koteshi keboishen korotik chuton nii. Bo koboishen takitariek moshinishek cheterter konai kole ochon korotik che itindoi kotiyengee chito nemoi kikochi. Koraa karan keyoe boishoni amun kikimite bik kelenji miten ak bik choton chemiondos ana miten kotoret ichek ak kokimit en sobenywan.

Kit nokere en yuu okere ole chii nekanam tukuk chebure kou kerichek, okere ole kanam kou cherkenishek oeng chemengech ako toku kele kerichek chuu ko kerichek chenyolu kerib kot missing ngamun kokinde cherkenok chekikere otoku noton kole monyolu kotinye beek kerichek chuton. Kerichek chuu kotoku Kobo miondo neter amun moto miten kerichek chuu ana tomkai okere kerichek chuu . Kerichek chuton ko bo miondo noton nekikuren HIV ako kerichek chuu kochome kokuren bik chechang ARVS ako kerichek chuton nii kotoreti bik choton chemiondos Kobos ngwonindo en borto ak Kobos kimitetab mioniton en borto sikopit akotakotesta chito komii ngwoiduni ako mayai kongwani mioni soiti sikopit kopeten sobet.

En Iman nii kit nokere en yuu ko noton ko kartasit anan kartasitab soet noton nemii en soet noto nebo emoni bo Kenya neboishen mengik choton chebo Kenya konoo boishonik cheterter en yuton, okere ole netai kit nebo komonut en ireyuu ko noton Nii imuche Ichop anan kit noton kit neu konorut en yuton nii si siput ikere tukuk chetesetai en emet ak tukuk chetesetai kokonin serkali kotiyengee kasit anan kit neyoe. Koraa komii netoku kole imuche I created konorut noton nebo chito be nemondo biii ana ko nenyone kotiyengee kole konyone chichoton konyo kilionee asikopit kokere sirkali Koraa kole konyo kolionee en emoni bo Kenya. Mii noton Koraa ileimuche ichengen an itep katit noton nekimondoe kongeten emoni bo Kenya bakai age ako Karan kouniton nii sikopit tii komuch bik cheterter konyor kasishek chuton en nyumnyumindo, ot en yondo koraa imuche koboishen en mungarok bik chereter.

En ireyuu okere ole ichechu ko lok ab sukul olochutin nii kotoku koboiboi kot missing ako tokunen tokochi kwak amun loboen tokochi kwak ako toku kele mii kit neiboiboite ako kit nomuche ole iboiboite Lokochuton nii okere ole tindo koroiton moshinit noton nebo kasari, ako toku kele mii kochile cheket anan komii kinete icheket akobo moshinit niton olekiboishoito aak nemuche kotoret ichek en sobenywan en kila ak kila. Bo komonut boishoniton nibo kinet lok soet en kasari amu toreti icheket en somanenywan ak en tukuk cheyoe kotko komoche iyai kit nekokikoi en class komuche kotko kasindan inendet komuche kobokoker en soet ak konyor kii noton nekomokingee. Koraa kotoreti bik Koraa ndomuche koyoe tukuk choton chetoreti emet komuche koboishen soaniton ak moshinishek chuton.

Korotwek chuu okere en yuu anan chechu okere ole kerichek otoku kele takochang kerichek chuu kot missing. Okere ole Koraa kokiite torikishek choton olekiomdo kerichek chuton, kerichek chuu ko choton cheboissjen tipik koteren amanam moet, ako kerichek chuu koyoe kasit neo missing akobo komonut en emoni kikoyai kit neo kot missing nekiikotoret chechang. Kit noton nekimuche keboishen nekoto kerichek chuton Nii imuche kayai noton kit nekibore family planning netoreti bik cheterter koba baka takitari asikerut ichek keter anan kitonosi noton omosich tipik lok ako toreti oleo kot missing bik chechang kosir koboishen kerichek choton che anan kotindo tukuk choton chebo taban cheimuche kokon koimutik yakakeimach kisto tukuk chuton.

Intoker kouu Nii kochang tuguk kot missing chebwone metinyun, netaa ogere ole ireyuton ii yumii bichuu ogere ole sipitali ireyuu oo sipitali ko yoton komosto neter kot missing komosto ole kimutii biik choton che komioso ana biik che miondos. Koraa sipitali konyoluu ko mii biik choton kosomonotin anan takitariek choton che kii soman chemuche konyaa biik. Kit koraa nenyone metinyun inoger Nii ogere ole bichuton ko ribegee kot missing amun tuan ko konde maskisiek choton ko kerge kotok kolee mii miondo ana mii miondo nemie ireyu nemuche konam biik kopun koristo ngomo kiribgee, oger koraa yuu miten ole yoton ole mii ko yoton ole kindo che komyoso kot missing amun togunen moshinishek choton che mii ireyu Ako tugot ireyu koraa kot missing

Koroi okere ole ko moshinit noton neboisien biik en kila ak kila konyorunen soet en olemiten ako biik chechang kochome koboisien kiiton ih amun moboisien simoisiek kwak en kila ak kila komoboisien soet ako kiiton kotoreti ichek konyor soet en chepkondok chemii ng'weny anan en nyumnyumindo. Tam kobitunat missing anan bitunat koroiton en koretnyun ih amun kiraal ako tam aboisien kiiton noton neuniton ako kitoreton en tuguk cheoyoe. Amuchii aboisien achut soet omiten computer inyun ih aboisien kiiton akomuche kora otoret biik alak oyotyinen amun boisien biik chechang koroiton sikobit konyor soet. Boisiet ab kii kobo komonut kora kot missing amun ndamomii korotwechuton ih kotos moboisie simoisiek anan komputaisiek choton cheketindoi

Baishoni akere inguni ireyu agere niton agere takitari nekalach maskit akotagubkole mi chi nerute eut noton Nebo katam niton akinee kotogu Kole kalach maskit koter Kole mi miando neyache kerib simanam bik baishoniton kokiroyoe okai baishoniton en kenyit ab elibushiek aeng AK tiptem AK yoton yekimii miando noton nekikuren korona ako mnyani kokiyaa kot mising amun kiname chi komaribgei anan komaribgei kolach maskitkomie konyolu ketililit gei AK ole iruen AK ole imiten ako manyalu imandate kot mising kararan kot mising baishoni Keter mianiton kotomo Koba anan kokanda en olda age Koba kamanut en emoni keyai baishet Kou niton

Kit nogere en yuu ogere ole moshini nii ko moshinit nebo kasari ago moshini ko kikotoret anan bo komonut en biik chechang moshini nii kouu anendet ii otindoi moshini nii oo kikotoreton en ngalek che terter, omuche oboishen en sukul ii, omuche oboishen koraa ndowee olan tugul ngo komii kit ne komoche ayay oo moshini niton ii ko kikinet koboishen look amun nyoluu konai ole kiboishoito moshini nii amun en kosorwek chebwone ko bo komonut moshini nii koboishen chitugul, moshini nii amun bo komonut en ichek amun imuch koboishen chito ne motindo simoit komuche koboishen niton kouu simoit ako imuche koboishen kouu computashiek alak chemii en olan tugul